Nĩ ta iria rĩtukanĩtio na indo ingĩ ta matunda. Na ici cirĩagũo hindĩ ya riũa mũno kana yaani nĩ mwathiĩ handũ nĩ kwahiũha mũno rĩu mũkenda kĩndũ kĩhehu. Rĩu ĩno nĩyo ĩrĩagũo na nĩ iria rĩkoragũo rĩtukanĩtio na kĩndũ ta itunda rĩa meloni, ona no ũtukanie na kaba ngohũo, rĩu nĩ ĩkoragũo ĩĩ njega mũno hĩndĩ ya riũa na andũ nĩ mamĩendete mũno. Na nĩ ũrakĩona ĩĩ handũ ngirathi-inĩ na haha rĩ ona ĩngĩerũrũka ĩĩ riũa-inĩ nĩwona ndĩngĩitĩka tondũ nĩ ũrona ĩĩ ngirathi-inĩ. Na wĩna gaciko hau, rĩu mũndũ nĩ akenagĩrĩra mũno kũrĩa kĩndũ kĩhehu mũno, ĩkoragũo ĩĩ hehu biũ ũndũ atĩ ũraigua nĩ ũraheherũo no hĩndĩ ĩyo gũkoragũo kwĩna riũa. No ĩrĩagũo kwĩna ũrugarĩ ndũngĩkĩmĩrĩa gũkiura ndũngĩkĩmĩrĩa yaani kũrĩa andũ mangĩrĩa no ĩrĩagũo mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũthiĩte kũndũ kũraihu ta maaĩ-inĩ gĩcũa-inĩ, nĩmũkĩmĩkenagĩrĩra mũno. Na nĩ ĩkoragũo ĩĩ njega mũno ĩĩ tondũ ĩgĩtukanagio na iria, iria nĩ rĩa mwanya mũno harĩ mwĩrĩ, nĩ rĩa ũteithio mũnene mũno.

Mahũa nĩ makenagia mũndũ maitho mũno, na nĩ makoragwo makĩnunga wega mũno. No mahũthĩkaga mũno mũno magongona-inĩ ta kanitha nĩ nyonaga maigĩrĩirwo harĩa mbere, rĩu magathakaria hau mbere kĩgongona-inĩ, ona rĩrĩa kwĩna maambura nĩ wonaga ta ũhiki ũguo, nĩ wonaga mahũa maigĩrĩirwo raini, kapeti ndune, rĩu makaigwo raini ũguo. Na nĩ makoragwo me mathaka mũno nĩ makenagia maitho. Na ona hĩndĩ ĩrĩa wĩna kĩndũ ta gũcerehekea maambura ma gũciarwo, ũkona mũndũ nĩ akũrehere kĩhũa ũguo, ũkamba ũgakĩnungĩra, yaani ũkaigua ũkenete mũno. Ona nĩ ũkuona endwa eerĩ, mwendwa ũmwe akĩgũra ihũa, agathi gũtwarĩra. Ta rĩu mũthenya wa wendo nĩ magũragwo mũno, agathi gũtwarĩra mwendwa, akamũnengera, mwendwa ũcio agakena mũno mũno. Yaani nĩ makenagia maitho mũno. Na ũnghĩeo ihũa nĩ mũndũ, mũndũ nĩ akenaga mũno, akona nĩ endetwo, kwĩna wendo, yaani wendo mũingĩ rĩ. Ũngĩenda kuonania wendo rĩ he mũndũ ihũa. Ihũa nĩ rĩtũmaga one nĩma hena wendo, na nĩ aragwĩciria.

Ta rĩu mũtumia angĩheyo kana na nĩ ka mbere gake rĩ, nĩ akoragwo na wagagu mũno. Na nĩ ũĩ nĩ kĩ? Nĩ ũndũ ndarĩ agĩa na na kana kangĩ, amenye ũrĩa kareragwo, amenye kangĩitwo rĩ, kangĩteithĩka atĩa. Rĩu mũndũ nĩ endaga gũkorwo na rĩrĩ, na ũmenyo ũcio wa wa ũtungata wa mbere. Tondũ ta rĩu mwana mũnini angĩitwo nĩ kĩndũ rĩ, na nĩma nĩ wa mũgũtha nahaha thutha ĩ, na ndũwĩ kũmũgũtha rĩ, nĩwona mwana ũcio no gũthiĩ ũru. Koguo mũndũ nĩ endaga kũmenya yaani ũtungata ũcio wa mbere, ta rĩu mwana nĩ aitwo, njiguaga nĩ magũthagũthagwo na haha thutha. Angĩrega biũ, ũmuoyaga na igũrũ, ũkamũgũtha rĩngĩ, na he ũndũ ũmũgũthaga, to kũgũtha tu, he ũndũ ũmũgũthaga. Koguo nĩ ũndũ wa bata kũmenya ũhoro ũcio wa gũthaitĩra. Ona andũ mona mũtino, kwĩ ũrĩa woyaga mũndũ, ndũngĩthiĩ woyanĩtie, koguo nĩ harĩ bata mũno wa kũmenya ũtungata wa mbere. Na rĩu njiguaga, mũtino ũngĩkĩka, ndũgahurie mũndũ. Muoye na ũbacĩrĩri, ũmũigĩrĩre gatanda-inĩ kega.

Tu hĩndĩ ndatwĩka cibũ rĩ, wĩra wake nĩ mũingĩ mũno itũra-inĩ, gĩcagi-inĩ, na maũndũ mothe, marekĩka kũu, nĩe abatiĩ kũmenya, na ũteithio wothe ũrendekana rĩ, nĩabatiĩ gũkorwo akĩmenya nĩatĩa andũ acio megũteithĩka, rĩu tuge niĩ nĩndatwĩka cibũ, na nĩndĩrenda rĩrĩ, andũ acio mekũu rĩ, mamenye bata wa cibũ, niĩ nonjĩtanage mũcemanio, nangamera maũndũ marĩa tũreka, na marĩa mangĩ tũgwĩka, na marĩa mangĩ matahotekete, na harĩa harathiĩ ũru, okorwo kwĩna wũici, ndĩmere atĩrĩrĩ, andĩkai marĩtwa mangu mothe, na mũndũ oka mwerũ gĩcagi-inĩ rĩ, oka andĩkwo, nĩgetha tũkamenya atĩrĩrĩ, kana nĩwe aroka na aici, kana tiwe aroka na aici, ningĩ harĩ gĩthomo, gĩthomo cibũ nĩagĩrĩire kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ mũciĩ ũrĩkũ wĩna thĩna mũingĩ, nĩ mũciĩ ũrrĩkũ, wagĩrĩirwo nĩ gũteithio, na, noathiĩ icagi-inĩ, ĩ tondũ ena hinya ũcio, nĩũrĩonaga mena kĩrĩa, ya gũthiĩ yani, nĩmakoragwo njĩra nyingĩ cia gũthiĩ, no, no, nomone, nĩ mũciĩ ũrĩkũ ũrabatara ũteithio, nanĩgetha ciana icio citeithio, cirĩhĩrwo okorwo nĩta, bithii, cirĩhĩrwo ũtungata ũcio wa bithi, nanĩcigũkena.

Ndĩreciiria mũrĩmi ũyũ nĩ mũgĩ mũno, tondũ oete nyeni, agaciigera riũa-inĩ nĩ getha ciũme. Na nĩũi nyeni nĩ njega mũno tondũ cingiũma weega, ũcoke ũcithĩe, ciũmaga kamũtu kega mũno. Kũoguo mũrĩmi ũyũ nĩoĩ atĩrĩrĩ, nyeni cioma-ri ni cigũikara mũno, na o ũrĩa cigũikara mũno-ri, noguo e gũthiĩ arĩte mũno. Kũoguo-ri nĩoĩ atĩrĩrĩ, ona cioma-rĩ, citigũte maũndũ marĩa mangĩteithia mũndũ mwĩrĩ. Nĩ cigũikaria maũndũ macio ciri o nyũmũ, na angĩhũthĩra na kũruga cũrũ-rĩ, no egũteithĩka na maũndũ macio. Kũoguo aciigeire riũa nĩ getha ciũme, aci, na nĩ ũrakĩona hena kamũiko ga kugarũra, nĩ ciendaga gũikara cikĩgarũragwo, nĩ getha ĩria ciuma igũrũ-rĩ, cicooke thĩ, na ĩria ciuma thĩ-rĩ cicooke igũrũ na nĩ getha cione riũa ciũme weega. Na nĩgetha ciarĩkia kũũma-ri, ni ũrakĩona ĩkĩrĩte kanyamũ kega ka, ka, kanyamũ kega gatekuona gĩko, na rĩu nĩ getha ciarĩkia kũũma-rĩ acithie.

No ũhũthĩre indo ingĩ cina thogora wa thĩ, nginya gũkĩra ici. Kĩndũ ta njũgũ karanga rĩ, ũngĩthiĩ thoko rĩ, ũgũre citarĩ nduge rĩ, ũũke wĩrugĩre na nĩguo mũndũ erugĩra cikoragwo na cama rĩ. Ta niĩ njoyaga ngaciĩkĩra handũ tũmaĩ-inĩ o tũnini, ngekĩra cumbĩ ngakoroga, ngaikia harĩ mwaki-inĩ, ngakoroga ngakoroga ngakoroga, cigĩthiĩ kũnyita, ngongerera cumbĩ, ngakoroga ngakoroga ngakoroga, cianyita rĩngĩ ngongerera cumbĩ rĩngĩ, ngakoroga ngakoroga ngakoroga, njũgũ ciakwa cikahĩa. Ciahĩa rĩ, ũgaciĩkĩra gacinia-inĩ. Waciĩkĩra gacinia-inĩ, no ũhũthĩre kĩndũ kĩngĩ ta gĩtunda. Itunda rĩa kababgoho rĩ, ũtinie wega rĩ, tarĩ tumbiringanya rĩ, ũtinie wega rĩ, ũtũigĩrĩre hau, ũndũ we ũtũbange wega. Ũcoke woye kĩndũ ta itunda rĩa marigũ, ũtinie wega ũtinangie ũtinangie ũtũige hau. Kĩndũ ta meroni, ũtinie ũtinie. Nĩwona cina rangi ũtiganĩte? Na nĩ kĩndũ kĩragũteithia nginya mwĩrĩ.

Ũyũ wĩtagwo mũtura. Mũtura nĩ rĩrĩa mara marutwo, rĩu nyama cia thĩiniĩ ciathĩo ta ini, na ngoro, ciathĩo wega, ciacoka ciakio mwaki-inĩ ciatherũka, ciahĩa, wekĩra cumbĩ, wekĩra kĩndũ ta gĩtũngũrũ, watukania wega, gabiribiri ka haraihu, watukania wega. Rĩu mũtura ũthondekagwo ũguo. Rĩu ũgekĩra thĩiniĩ wa mara macio, ũgekĩra mwaki-inĩ, na kĩ? Ũkahĩa wega. Rĩu rĩrĩa ndarĩire rĩ, nĩ ndaigwire ta atarĩ kĩndũ kĩega, ngĩcoka ngĩigua gabiribiri, ngĩigwa tũtũngũrũ, na ngĩigua wĩna cama mũno. Na ngĩrĩa rĩu he handũ thiaga, ngatinĩrio ngarĩa, hĩ na ũkoragwo wĩna cama mũno biũ. Na rĩu nĩ ũrakĩona hena gacumbĩ, na gacumbĩ kau njiguaga ti kega ĩĩ no mũndũ ekĩra nĩ gokaga wega mũno. Nĩ ndaiguire wega mũno na ndakena, tondũ nĩ nĩ ndarĩire mũtura. Mũtura nĩ mwega mũno.

Marigũ nĩ marigũ nĩ ma bata mũno mĩrĩ-inĩ. Rĩu rĩ, ingĩra mũndũ ũcio arenda kũmenya atĩrĩrĩ, aah akoya, okorwo arenda kũhanda mweũ mweũ wa mũrigũ. Mũrigũ nĩ mwega mũno. Ũthiaga, ũkenja irima. No ndũgakĩenje karima kanini wenje kĩrima we gĩtungu. Tondũ mweũ no ũrutaga mangĩ mathuna mangĩ. Kũguo rĩ, wendaga kĩrima kĩnene we, ũgekĩra thumu, ũgekĩra gabataraitha, ũkahumbĩra na tĩri, ũgacoka ũgekĩra mweũ waku, ũkaũthika wega. Na rĩu hau igũrũ no wĩkĩre thumu wa ng'ombe, wa mbũri, wa ngũkũ, na ũkahumbĩra na gatĩri, ũgacoka ũgaitĩrĩria gabataraitha. Na nĩ wendaga kũrutĩrwo ria ũkarutĩra ria ũgĩkũra ũguo, na nĩgetha marigũ maku makorwo makorwo me manene, mena yaani nĩ mathaka, na nĩ maragucĩrĩria maitho. Kũguo no njĩre mũndũ ũcio atĩrĩrĩ, wona rĩkĩgĩa na yaani mahuti, ũkathiĩ ũkamunyĩra wega, na ũkongera thumu na ũkongerera bataraitha. Na nĩgetha ũkorwo yaani mũtĩ ũcio waku ũkorwo we mwega biũ.

Rĩu nĩ gwakinya hĩndĩ ya kũgetha, kaba ngohwo. Gaka gatunda nĩ kega mũno getagwo kaba ngohwo. Kaba ngohwo gaka rĩ, ũkĩgetha rĩ, wambaga ũgetha kahiũ, gatigethagwo atĩ kũgucia kũgucia kũgicia, aca, nĩ wethe kahiu, ũthie ũgĩtinagia itunda, ũthie ũgĩtinagia itunda, to itunda rĩ, nĩ rĩendaga gũkorwo na kamũrita kau kanyitĩte itunda, nĩgetha rĩcirie atĩrirĩ, no rĩrathiĩ na mbere na kwamũkĩra irio ĩ, harĩa mũtĩ-inĩ. Harĩa mamu wao arĩ, yani nĩguo mũtĩ. Rĩu rĩ, ũgathiĩ ũgetha kahiũ, ũgathiĩ ũgatinia itunda rĩmwe rĩmwe rĩmwe, na nĩgetha matunda macio ona harĩa ũkũmaikia rĩ, kwanza ũkorwo na gĩkabu. Gĩkabu nĩ wona gĩtigũthiĩ gĩkĩhihinyanaga, kana gĩturee, kĩnene, no gĩkabu nĩkio kĩega. Ũgathiĩ, ũgĩ ikagia hau, ũgĩ ikagia hau, na nĩgetha maigana ĩ, ndũgatinde ũkĩhinyĩrĩria. Wahinyĩrĩria ningĩ rĩ, nĩ mekũhihinyana mambie gũthũka. Kogwo nĩ wega ũthiĩ na gĩkabu, yani kana handũ haraganu ũgaitĩrĩra hau ũguo, na nĩgetha ũmakue wega. Ta rĩu, ta rĩu ta rĩngĩ nĩ nyonaga magĩthondeka na mbaũ kĩnyamũ kĩega kĩnene na magekĩra hau thĩiniĩ.

Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi wa kĩĩrĩu, nĩ ũrakĩona ũrĩa arĩmĩte tũtunda, na akarĩma tũnyeni, na akarĩma yani tũtunda tũnyamũ we, tũnyeni, yani, ndangĩaga kĩndũ. Na mũrĩmi ũyũ nĩamenyete atĩrĩrĩ, ũngĩkĩra tĩri handũ hothe rĩ, nokorwo nĩũrona riũa rĩ, ũkorwo nĩ ũrona riũa, nĩ ũrona rĩera, kĩndũ kĩu nĩ gĩkũmera, ĩ tondũ hena tĩĩri, tarĩngĩ mekĩrĩte gabataraitha, nĩekĩrĩte gathumu, rĩu ũyũ nĩ mũrĩmi wa kĩĩrĩu na nĩoĩ angĩrĩma kĩndũ, no nginya gĩkũre angĩkorwo hena indo icio twauga, na indo icio nĩ tĩĩri, na hakorwo hena riũa na rĩera rĩega na kĩndũ kĩu nĩ gĩkũmera wega. Nĩ ũrakĩona ũrĩa athondekete wega na ena, yani nĩ kĩĩrĩu to nĩ ũrakĩona, ũngĩrora wega harĩa hena nyũmba ya icicio, koguo nĩ mũndũ wĩ handũ hega, na handũ hau rĩ, ndangiuga atĩrĩrĩ, atĩ niĩ ndikũrĩmaĩ, tondũ ndikĩrĩ mũgũnda, aca, hena kĩ, hena kĩĩrĩu kĩrathi nambere atĩ no ũrĩmĩre nginya kĩraĩ-inĩ, no ũthondeke tũnyamũ wĩre bundi thondeka ũũ na ũũ na ũũ, njĩkĩre tĩĩri hau, na kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda kĩmere rĩ, nĩ gĩkũmera.

Kaingi, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ rĩ, mahandaga karũgiri kau ka rosi, kahũa kau ka rosi rĩ, kangĩruta mahũa rĩ gakoo ge gathaka mũno, ba nĩmakĩhandaga geta karũgiri ũguo, rĩu matirĩ hũthĩra ya kũhanda atĩ mahũa atĩ maige nyũmba aca, ũndũyũ wa gũkũ rĩ, tiga nĩ rĩu ndĩrona andũ magĩka ũguo rĩ, tene nĩwonaga marahanda karúgiri kau, ũkona mahũa mau nĩmahanana, ringĩ ndahandĩte mahananĩnete, nokona nĩ mathaka mũno, rĩu nĩmakĩhandaga nginya, kĩrĩurĩ, nĩũrona nginya nĩmarahanda hau njaa, yani waingĩra ngĩti-inĩ nĩũrona, nĩũrakorana na mahúa, magakenia maitho, ũkenda kũhũrĩrwo mbica hau, ũgakĩhũrĩrwo mbica wũikarĩte thĩĩ, ũrũgamĩte, no no nowĩnyitĩte tũhũa-inĩ tũu rĩu mũndũ nĩakenaga mũno kwansa rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ, nĩtwendete mahũa biũ, nanĩtumendete biũ.

Gũciarithania nĩ kwega tondũ nĩ ũkũona kĩndũ ngũrani na kĩu uma nakĩo, ta rĩu nĩ nyonaga makorobia-rĩ magĩciarithanio ũgũo, kwĩ makorobia ma hasi, kwĩ makorobia ma mĩthemba mĩingĩ, rĩu magaciarithanio wega na nĩ getha ũkagĩa na kĩndũ ngũrani. Ona maembe nogũo nĩmaciarĩthanagĩo na makarũta iembe rĩngĩ rĩega rĩna cama biũ biũ biũ.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩ na ũmenyo, atĩ wahanda mbegũ-rĩ handũ he na maaĩ, handũ he na tĩĩri ĩgwĩciria atĩa? Igũkũra atia? na ũyũ nĩ mũndũ ũramenya atĩrĩrĩ, nĩ maaĩ maigana atĩa ngwĩkĩra, nĩ gathumu kaiga atĩa ngwĩkĩra, nĩ gabataraitha kaigana atĩa ngwĩkĩra, na nĩ ha ngũiga, nĩgetha mbegũ ĩno ndekĩra-rĩ ikũre wega.

Ngwaci nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ ĩkoragwo ĩ irio njega mũno cia ũgĩkũyũ, na rĩu nĩ ũrakĩona mũndũ ũyũ rĩ ahandĩire nginya kĩraĩ kana bucket i ahandĩire hau. Narĩ one ngwacĩ atherũkie arĩe na cai tarĩngĩ arĩe na cũrũ anyue na njuici yani arĩanĩrie na kĩndũ kĩrĩa enakĩo, na nĩyũkaga wega mũno. Nĩ ũrakĩona nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu acarĩtie handũ ta kĩra-inĩ kĩnene agekĩra tĩri agekĩra thumu na nĩguo ũrona yagĩrĩte ũguo mũno. Rĩu ti kuga atĩrĩrĩ atĩ tondũ nĩ waga mũgũnda rĩ atĩ ũtinde hau ũkiũga nĩ waga mũgũnda atĩ ndũkũhanda ngwacĩ, ngwacĩ no ũcihandĩre nginya kĩraĩ-inĩ na cikũre wega.

Niĩ nĩhũthagĩra ũhoro wa Ngai mũno, na nĩnyendete kũigua ahunjia makĩhunjia ũhoro wa Ngai, tondũ nĩ, nĩnjũĩ nĩguo hũthagĩra niĩ, gũtũrania na andũ wega, ũrĩa ingĩikara ndĩ mũtheru, ũrĩa ingĩikara ndĩ, yaani njerekeirie maitho makwa naigũrũ, kũrĩa ũteithi wakwa ũngiuma. Na nĩnjũĩ nĩndeithĩkaga mũno, tondũ niĩ ndikoragwo na haranio na mũndũ, to nĩnjũĩ gũikarania na mũndũ wega nĩatĩa, nĩgũthikĩrĩria ũhoro ũcio wa Ngai, ũhoro ũcio wa Ngai nĩũteithagia mũndũ kĩroho, akemenya we mwene, akamenya njĩra ĩno ndagera nĩ njũru, njĩra ĩno ndagera nĩyo njega, reke tũ, tũthikagĩrĩrie ũhoro ũcio wa Ngai, nanĩũteithagia mũndũ mũno, gũkũra kĩroho, kúmenyana na Ngai, gwĩka maũndũ marĩa mothe Ngai arenda, nĩũhoro mũnene mũno, nĩũhoro woyaga ihinda, atĩ niĩ, nĩngũmenyeka na ciĩko ciakwa, nĩngũmenyeka ũrĩa ndĩ, ndirabatara kuga atĩ nĩnjũyaine na Ngai, no ciĩko ciakwa nĩcikuga atĩ nĩnjũyaine na Ngai, na nĩndĩreka maũndũ marĩa mothe, ũhoro wa Ngai ugaga, na nĩguo wega makĩria.

Andũ nĩmendete kuona, na kũhutia, rĩurĩ, mũndũ nĩarenda kuona thinema ĩyo, ĩgũhiĩ atĩa rũciũ, yani akamĩbuata, nĩarona mũndũ ũrĩa, ekĩrĩte ũũ, ohete ũũ, yani ũũ, ũkaruta nginya mĩtindo hau, ũkaruta hau, yani ũkerorera, nanĩndĩrenda kũmenya rũciũ gũgathiĩ atĩa, koguo nĩmakenagĩrĩra mũno, no rĩu kĩndũ ta mabuku rĩ, mabuku nĩmaremaga, tondũ wambere, mũndũ ũcio ndarĩ na ũmenyo nũũ biũ biũ wandĩkĩte ibuku rĩu, niwona rĩu ta andũ arĩa mandĩkaga mabuku, mangĩenda mamenyeke rĩu mũno rĩ, matige gũtwara kũrĩa mĩkawa-inĩ rĩ, magoka kũruta kanitha-inĩ kwĩna andũ a mĩthemba yothe rĩ, noma, teithie mũno, mateithĩrĩrie andũ acio kũmenya atĩrĩrĩ, hĩ, kwĩ mabuku mandĩkagwo ĩ, namarauga ũũ no ũũ ĩ, yani, nĩwamenya rĩu, mũndũ ũcio nĩegũtarĩria andĩkĩte ũũ, andĩkĩte ũũ, andĩkĩte ũũ, nginya andũ makerirĩria gũthoma, ona nomathiage mkagũra mabuku macio, na magathoma wega.

Mambe magĩe na kĩrĩko, endwa acio erĩ rĩ, magĩe na kĩrĩko, gĩa gwĩka kĩ, ũ ũhiki, na ma matue itua atĩtĩtĩ nĩmekuoya kĩ, marũa macio ma makĩhiko, ma magĩthiĩ gwĩ cibũ, ninĩmegũthiĩ na ibandĩ, nĩgetha kĩ, marĩtwa mao mandĩkwo o ũrĩa me mandĩkĩtwo ibandĩ-inĩ rĩ, mandĩkwo hau marũa-inĩ macio ma kĩhiko, rĩu magĩthiĩ gwĩ cibũ rĩ, cibũ amandĩkithie, amekĩre mũtaratara ũcio wothe, nanĩgetha megwatĩre, marũa macio ma kĩhiko, nonginya akorwo atĩrĩrí, angĩkorwo mwendwa ũcio ũmwe nĩarakĩhikĩte rĩ, mambe matigane kũrĩa kũngĩ, nanĩgetha metĩkĩrio kĩ, gwĩka ũhiki ũngĩ, rĩu nonginya kĩ, mũtaratara ningĩ ũcio ũthiĩ nambere agĩ kũngĩkinya nĩũguo kũarĩ.

Ciana nĩ kĩheo kuuma kwĩ Ngai. Na rĩrĩa mũtumia atanahĩrwo na ciana, nĩ endaga kũigua ngano icio cia ciana na nĩngetha amenye mwana angĩka ũ ũrĩ endaga ũũ. Tarĩu Suleimani nĩ arutanire atĩ waigĩra mwana rũcamio thĩ, kũu nĩ kũmũhĩtĩria. No ũrĩa amwendete nĩ amũhũraga na rũcamio rũu na akaruta wana wothe wa mwana ucio na rũcamio na mwana ũcio agakũra na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire. Kwoguo nĩ harĩ bata mwana ahũrũo na rũcamio na nĩ getha akorwo na mĩtugo mĩega mũno.

Nĩũrabatarwo gũkorwo na kamũngũra gaitunda rĩu rĩtagwo dragon na itunda rĩrĩ rĩũteithio mũnene mũno. ũguo nĩũragĩbatara handũ. Nowethe karaĩ, nowethe kanyamũ ũguo ũthondeke natũthuku, kanyamũ wĩkĩre tĩri. Noũrabatara bataraitha wĩkĩre thumu. Nĩũrabatara kamũngũria kau rĩu ũkahandĩrĩrie wega ũgaitĩrĩrie thumu igũrũ na katĩri na nĩgegũkũra arabu ũcoke ũgaitĩrĩrie maĩ.

Ici nĩ mbera na cikoragwo ciĩ cia bata mũno mwirĩ-inĩ na nĩ cikũragio kũndũ kũingĩ tarĩu ta gũkũ Nyandarũa nĩ gũkũraga wega nĩ cikoragwo ciĩ njega mũno. Na citiendaga maũndũ maingĩ tondũ wa mĩitĩrĩria thumu na wa mĩitĩrĩria bataraitha rĩ nĩ ũguo nĩ yakũra wega na ũkũrĩa. Kwanza ĩngĩhihwo maaĩ macio ũmaitĩrĩrie kĩongo ũkumũthe wega nĩ kĩndũ kĩega mũno kĩa mũtwe waku na nĩ getha njuĩrĩ ĩkũre wega.